Kama oher ahinya ma ji jalimo e kaonti ma Garissa en kar geng'o lee mar tiga miluongoni Bor Al Ji. Kasto, nitiere be kar hembko mar kit ngima kod chik dhoudi machon, be mar Garissa kaonti be ji ohero dhi limo. Mar adek, nitiere kar aora miluongoni Tana . Aora Tana be dhano ohero limo e kaonti ma Garissa, but chutho chutho kuma ji ohero dhiye ahinya e Garissa kaonti en kar geng'o lee mar tiga ma iluongo ni Bor Al Ji e Garissa kaonti. Erokamano.

Ka warango sigand joluo, wayudo ni agulu kod odheru gin gigo mane nie kit ngima mar joluo kendo e hembko mar oganda luo iyudo odheru kendo nyaka iyud agulu. Koro ka gigi po ni ichweyo kendo pod gidhi mbele e i alworawa, ginyiso kido mar oganda nikech kwerewa machon wayudo ni netiyo gi odheru kendo ne giloso odheru kane gichweyo kendo deyewa bende ne chweyo agunde chon manegitiyogodo e omo pi e aora kata e tedo kendo kata e kano pi, koro kaponi gigi dhi mbele kendo ichweyogi tiloso odheru bende dhi mbele, mano nyiso ni adiera gigi duto pod nyiso ni oganda luo nigi kit oganda.

Ber mane joma chon nyalo yudo mokuongo ekit ruakruok gi ne en ni ne giumo dendgi. Ne giruakore mondo kik giwuoth duge. Ne giruakore mondo giumre, bergi onen. Luor gi kuonde ma gichung'ie to moro bende ne giruakore mondo ong'egi kumoro amora ma gidonje ni mae en oganda maa kama kama kama. Mae en anyuola maa kama kama kama. Koro ruakruok mane en mar joma chon man be gigo mane itweyo e nungo ne kelo ne en ber, mano e gima duong' mane okelo. Mar ariyo ne okelo ber moro mar gigo duto motigo mondo onen ka ng'ato kang'ato otemo nyiso kaka en bende onyalo loso mare kata gige motiyo godo nyalo kelo ber moro e anyuola kata ji nyalo riwore mondo olu gima en bende otimo.

E gwenge ma antiere, to yore mag kony mag yore mag apoya ,yudruok gi ok yot ga ahinya. Mokwongo to koro mar kony mar ambulance. Kony mar ambulance kapo ni ng'ato tuwo ok yudrega mayot piyo piyo e gwengewa. Mana kapo ni niyudori e osiptal, to osiptalno be nyaka obedni en a district hospital. En osiptal ma kiwango ne omedore matin. Ka en e kaka koro kar manyo thieth kaka mag dispensary kama, ok iyudgi to kata ka ang' ogoch gi daktari maduong' to mondo ang' ochopi, ok yot kaluwore gi yore be maricho. Koro gi e bombe maoko, nyamburko mar ambulance gi nie bombe maoko, to ei piny koni kuma idwaro ni mondokoro gichope mondo kapo ni shida moro owuok, kony moro mar apoya dwarore, to oyudgie, to ok iyudgie, nyaka iti gi simu kata nyaka koro manyni kony maluwo machielo maka moro samoro ang' ochopo to koro konyno, ok yudre kata koro kony mapiyo piyo manidwarono ok chopi ma ng'ato hinyre e kindego.

Kae aneno japith mar jamni, mapidho jamni omiyogi chiemo. Opidho jamni mag gredi. Omiyo gi chiemo kendo jamnigi opangi, oket kamorit maler. Gigi kaka ang'iyogi gin gi kony mopogore opogore kata nengo mopogore opogore. Jamnigi konyiedhi, wayudo chak ,chag gini watiyo godo e chwako chaye mwamadho. Ka ok en math mwa madho mar chaye, chak mawuok kuom jamnigi, itiyo godo e loso math mar yoghurt. Kiweyo loso yoghurt, chak watiyo godo e loso cake michamo goganda mopogore opogore kata miuso e dukni madongo dongo kata magawa madongo dongo. Kachako ang'iyo gima chak konyowa godo kata nengo mar chak kata nengo mar dhogie, en ni chak magigolo kata magikelo bende konyowa e pith mar jamni magikelo bende e piny, mondo nyaroya nyiedhi, nyaka omadh chak, mondo nyaroya dongi, cha min gino be nyaka odhodhi. Koro emomiyo gin gi nengo mopogore opogore.

Kang'iyo to aneno ka gini chalona pedni mar kich. En gino ma mor kich wuok kuome kobiye to mor kich chwer koa kuome. Koro gini itiyo godo mondo omi oyud mo mar kich. To mor kichni koseyud kuome, watiyo gi mor kich e yore mopogore opogore. Mor kich itiyo godo kaka yath mar tuwo mar dwol, ka in gi dwol magwa gwa kata dwol malit. Inyalo nang'o mor kich mondo omi dwondi olosre. Mor kich watiyo godo e wiro mkate kwachamo. Mor kich bende kiweyo kata yore mar mkateni, mor kich itiyo godo e yore mag ,kaka iloso del, mor kich itiyo godo ,ikike mo mondo olos godo del mondo dendi owog maler, mondo dendi oywere. Koro jomamoko tiyo gi mor kich e loso del. Mor kich be jomoko tiyo atiya godo e nang'o mana mar mit, mondo ng'ato owinj awinja mili milini, be itiyo godo e tij mor kich. Koro mano e tich maneno ni inyalo ti godo kod gini kang'iye taneno ni en pedni mar kich, migole mor kich.

Gigo duto maneno kae gin ohala mar olembe. Olembegi nigi nengo mopogore opogore kaluwore gi kido mar olemo. Mokuongo aneno nyanya, nyanya itiyo godo e tedo, mano nengo mokuongo ma nyanya miyowa. Watedo kode wachielo kode chiemo mondo chiemo obed gi ndhadhu, kata mondo olok nua kido mar chiemo. Aneno olemo mar maembe. Maembe itiyo godo kaka olemo michamo mamit kendo mamilimili. Aneno apoyo, apoyo en olemo maber ahinya kendo okonyo eng'eyo chiemo ringo kata ekonyo e ndhadhu e nini ekonyo e tiend chiemo, okelo losruok bedo mayom oluoko ich. Aneno rabolo, rabolo be en olemo michamo. Aneno gigo mopogore opogore nyaka tangawizi nyaka machungwa. Gigi duto gin olemo mitiyo goso mondo olos rateke mag del. Gigi duto gin olemo michamo mondo mi gikony ringruok nyanya watiyo godo

Ma en puro mar matunda. Pur mar matunda dwaro ng'eyo kata gige tich mopogore opogore mondo otime. Kapok ipuro matunda onego obed ni ing'eyo ni idwaro pidho matunda aina mane, kata matunda machal nade. Onego ing'e ni to puodho mada pure matunda na ni ni kanye, to orom nang'o, kata puothani, en lowo machal nade. Kweru midwaro puro go puodhono, obed kwer mar dhiang' kapod iyoro puodho mondo puodho obed maber, obed kweru mar lwedo ma ang' ipuro godo kisekomo matundani, matundani kipure be odwaro gimoro michungee mondo omi kik olag piny, gik moko kethe kata onywandre e lowo. Koro mago gin achiel kuom gige tich kata ng'eyo midwaro kata madwarore e tich mar puro mar matunda.

Ka aneno gini to gima biro kuoma en ni, gini ne olose higa alufu achiel miya ochiko piero ochiko gochiko gi chik matayo tudruok kod teknolojia mane olosi higa alufu achiel miyaochiko piero ochiko gi aboro. Ka ng'iye tije maduong' e migawoni en tayo dongruok e migawo mar tudruok kod teknolojia ng'iyo ni to tudruok osechopo e kiwango mane, to ang'o kata losruok mage ma teknolojia osekelonua kaluwore e weche mag tudruok kod weche mag lony manyasani osekelo e sirkandwa mar Kenya. Koro kang'iye to mago e gigo manyalo neno maduong' kuome ni ne olose e higa alufu achiel miya ochiko piero ochiko gochiko kaluwore gi chik matayo tudruok kod weche mag teknolojia im mano losi iga alufu achiel miya ochiko piero ochiko gaboro ei kaonti mar Kenya wa ka kata ei piny owacho mar Kenya wa ka.

Gima aneno kae mokuongo en kendo, kendoni oting'o sufuria mitede, kendoni ibulo godo bando ma moko osechiek. Moro be ochiegni chiek rumo e gigi ka ang'iyo kata ka arango, gik ma osetimore e kendo gin gik mathoth. Kendo ose wang'o ji, kendo ose tedo chiemo maji osechamo mathoth mopidho ji mang'eny kendo kendo pod pitho. Ka ang'iyo sufuria, sufuria osetigodo eyore mag tedo mopogore opogore. Sufuria osetedo chiemo, sufuria osechuako yedhe, sufuria osetigodo kata mana e muro gik moko mopogore opogore. Ka achako arango bando, bando en chiemo ma ichamo, ichame mondo oyieng' ji. Jomoko bende chame mana e mor. Mo to bando mobul kamae, bando en chiemo michamo mondo oger del, en chiemo michamo mondo del oyud ngufu muya mondo ng'ato omed tiyo tich mopogore opogore. Bando bende irego. Bando ni okonyo e yore mopogore opogore kata e ndalo kech bando

Ting'o, ting'o osigo gi punda en tich ma oselokore bang' kinde mathoth. Chon kane warango, punda kata kanyna ema ne itiyo godo ahinya e yore mar sombo misigo kigolo kumoro kitero kamoro. Kata ting'o cham kigolo kumoro kitero kamoro, kata ting'o lowo golo kamoro to itero kamoro. Gisani tij ni oselokore pogore gi kaka ne iime chon. Sani punde odok matin e gwenge kata e aluorawa , Iyudo ka sani ji odonjo e ting'o misigo kod kat. Punda iyudo ka koro en kata achiel en ema oyuayo kat to oting'o misigo mang'eny kata punde ariyo to oket negi misigo mopogore gi kaka ne ipango punde mang'eny eyo mondo oti. Sani be iyudo kai jitiyo gi apikni kata nyamburko mopogore opogore mondo gikow mwandu kata osike kigolo kamoro kitero kamoro mopogore gi kaka nitiyo gi punda chon mondo oting' godo misigo kitero kamoro kiduogo kamoro.

Aoche nitie mopogore opogore mosekelo ohala ni jo Kenya modak e gwenge madiere. Aoche kaka Athi, aora ma Athi, aora ma Miriu, aora ma Tana. Aoche gi kod aoche mamoko osekelo ohala ne oganda modak egwenge madiere ei piny Kenya. Aochegi osekelo lowo machiegni ne oganda. Loo minyalo pure gi oganda, lowo minyalo pidhie olembe mopogore opogore machiegi. Mar ariyo, aochegi itiyo godo e yore mar yudo pi miluokruok godo, mitedo godo , mitiyo godo e dala kata e mieche. Aoche achiel achiel kata mamoko gi be osekonyo eyore kata mana yudo pi mikiro ne olembe kata mana e puothe miluongo gi dho ngere ni irrigation kata kuoyo ne cham pi. Pige mikuoyo ne cham iyudo e aochegi. Aochegi ose konyo eyore mag sitima. Aochegi oseti godo mondo olos godo sitima omiyo gin gi kony ma

Tich man kaeni kang'iye to en pur mar omuogo. Omuogo ei aluorawa kaka aneno ipure en ni ikuongo iloso puodho ma igombo mondo ipurie omuokini. Ka iseloso puodho michungo puodho maler mikunyo bugni kata igoyo opara gi kwer dhok, to ikawo yiend omuogo mabochogi to itong'o itong'o kisetong'o to iketogi mabup ming'eyo ni oromo puothi kata kar romruok mari idwaro ni mondo oromni godo i puothi kata i orundu. Ka isebetogi, iting'o gi idhi kodgi e puodho, kisekunyo bur kata iseyawo kara to ipango gi ok machiegni ahinya lakini distance machalo kaka ondalo ondamo machalo kaka mita achiel bang' ka mita achiel kata mita achiel gi nus. Ka isepuro ma iketogi kaluwore gi distance marom kamano, to ikawe to iume ka iseume to iweye kosedongo mowuok moromo ma ineno ka puodho ochsko bedo gi buya to idoye ka ibugo negi lowo. Ibugo negi klas komako lowo e kaka ipure.

Kaneno gigi to aneno pur gi ohala manyiso ohala aneno ka gik moko mopogore opogore oket e stall. To manyiso pur en olembe mowuok kaluwore gi tekre ma ng'ato oketo e lowo machalo kaka cham, oganda kod kitungu nyaka rabolo. Gigi kaneno taneno tekra ma ng'ato otiyo godo mondo omi gik moko chopi e kama koro gichopeni. Mokwongo, nyaka ng'ato bedgi tekre mar pur, mar ariyo, tekre mar bedo piny kiparo mondo ichak ohala machal kame. Bende dwarore. Aneno omena, kaneno omena to gimaparo en nam. Omena en gimi luwo kowuok e nam mondo eka ochop kuma koro ochopeni. En gima okalo e lwedo mang'eny. Koro kang'iyo gigi kaparo ,to aparo riwruok mar oganda,e pur kod ohala mondo eka ji mondo ochiem.

Gima timore kaeni en ohala. Ohalani en ohala mar kothe ma opogore opogore, gin kothe duto ma oa e puodgo. Olosgi giteke mar dhano oriwgi ma gibedo kamoro achiel. Iusogi mondo mi pesa oyudre mondo ji oyud kaka chiemo aneno njugu, oganda , michele, ng'or, olayo, leso, aneno omuogo aneno nyaka kal, gigi duto gin gigo mowuok e puothe to ogolgi e puothe magichopo ir ja ohala, ja ohala oketogi ogo ohala mondo oyud kaka ochiemo.

Chiemo ni en michele kod olayo, mondo mi alos chiemo ariyogi, akuongo achuako pi kadwa loso michele aketo pi maliet mapimo maromo kiwango mar michele madwa tedo. Ka aseketo piga ma oyienyo., aketo chumvi gi mo to achuako michendani kaume mochiegi maok owang' kasto agole. To akete kamoro kaume, olachani mondo achuaki, mondo ochiegi akuongo aketo pi maliet machuak mayieny kasechegi ayiero olachani achiel ka chiel mondo mi agol kite manyalo bedo ni ni eiye. Ka asegolo to olacha mayieroni akawo i maliet masechuakocha matin moko to aluokego ka aseluoke to pi maliet machielo modong' mayienyo gi chumvi cha, akawe to aole to achuake mochiegi kosechiek agolo alachani, achilo nyanya, aketo mo achielo nyanya kitungu machiegi mato mayom kasetieko to akawo olachacha to aole eiye, aume mar dakikapiero adek kasto aweye mkochiny olacha obedo ready mar toko kendo i